Tijni kane achako time, ne okabedo gi pesa ma oromo ma nanyalo nyieogodo odundu mar pi kendo ne en midhiero maduong' ahinya, kendo machielo gimanotimore kendo ne en ni ji manenyalo konya timo tijni e puotha ne gin ji matin ahinya, omiyo ne miya chandruok maber ahinya, to ka ne kinde odhi maber nyime ne a resruok.

Mokwongo, okelo yo mar yuto nikech ah rawere mapod tindo nyalo yudo chenro mar timo tich e yo ma ipayono endo. Mar ariyo okonyo jotim ohala kuonde kuonde mondo gikaw gigegi giter e chiro mopogore opogre kuonde mamoko. Machielo bende onyalo konyo ji e chopo kuonde thieth mantiere maboyo maokni machiegni gi alwora. Machielo bende, nyamburko nyalo luwe katero ji wuoth kuonde mopogore opogore.

Gimabiro e pacha mokuongo en ni koth biro chwe e ndalo mabiro nikech yien en gima ywayo koth kendo okelo pi ne jodak mantiere e alwora. Machielo bende en ni joma dhidak machiegni kod yiendego gin jokma dhiwinjo maber nikech yamo mantiere e tie yien en yamo makutho mayom kendo ji winjo maber kagintiere e tiend yien kuondego. Machielo bende en ni ka yiendego ousgi, japur bende loso pesa ahinya ni kendo pesagi nyalo konye e timo tijene mamoko ma owinjo bedni ochoro nyime.

Wach mangi nengo mokwongo en ne jauso ma uso olembegi eki nikech oloso oloso sendi makonye e dhi e chiro ka onyieo gikmoko mabende didwarre e duka mare. Mar ariyo en ni olembegi dhano janyieo manyiewe madhitiyo kode e dala en ng'atma nigi ngima makare nikech kichamo olemo, en gimaber ne ngimani ahinya kaka lakteche nyisowa pile ni mondo wati kod olembe mang'eny. Machielo bende en ni, ah e i dukani, jauso omiyo janyieo tich mayot nikech ondiko nengo kod olemo gi nying olemo ma owinjobedni inyieo koro miyo janyieo tich mayot mar kodhi e duka nyieo to onyalo nyieo piyo piyo kendo okoketh sa kata matin.

Ah gimatimore kae en ni jal moro konyo nyawadgi chungo ndiga mondo ochop misigo mare mar rabolo e chiro kata otere kamachielo ma owinjobedni itere. En tich maber ahinya mar kiyudo ng'ato ka okwamo e wang'ayo inyalo konye timo tijeno mondo ochope kare kaka odwaro. Kendo mar ariyo en ni japur ma ikonyo chungo ndigani en japur ma jahawi ahinya nikech oyudo nyak mar rabolo e okang' moro ma ni malo ahinya kendo en ng'atma dhibedo gi ohala maber e chiro ka odonjo kuno.

Ah gimabiro e paro en ni ah tichni en tij maber ahinya kata ka obedo ni japur okoyudo nyak mar raboloni kaka jopur mamoko yude to onyalo konye e yor chiemo kata ka dipo ni okonyal tere e chiro mondo omi ong'iewe olose pesa.

Eh, gini yudore e gweng'wa kendo en gima yudore kuonde mang'ich to tich mare inyalo ti kode kaka chiemo bende inyalo ti kode kaka loso chiemo ma inyalo mi chiaye kata jamni machalo kaka gwen.

Mae en oula ema oketho apaya. Onyalo bedo oula kowuok kuom koth mang'eny kata onyalo bedo oula kowuok kuom aora ma omuomo, kendo gini kakotimoreni onyalo thiro wuodhe mag jogweng'ni kendo okginyal chopo kuonde magidhiye e wang' kinde magidwaro kata okginyal chopo kuonde magidhiye kaka gidwaro nikech inyalo gori piny kae kendo ililo lepi mag wuoth. Mar ariyo inyalo gori piny kendo inyalo hinyore ma ithir wuodhi ma iloke ni obed odiechieng' machielo. Ah, mae timore nikech okang' ma yoni ntiere okang' ma apayani nitiere en okang' marach ahinya kendo okonyal konyo jodak ndalo ma koth ng'eny kata e ndalo ma aora muomo. Gimanyalo timore karkae maber en ni owinjo olos apaya ni kendo opaye ochop e kiwango ma japiny nyalo tiyo kode e yo makare.

Alwora bedo maler kowuok kuom tijni kendo jokma odak e alwora malerno gin jokma jo hawi ahinya nikech tijni en tich mar kwanyo yugi madibedni nitiere e alwora. Tijni kendo konyo e geng'o tuoche machalo kaka kolera kata tuo mar kipindipindu manyalo hinyo ngima dhano. Tijni bende miyo ji thuolo mar nyiso hera margi ne gweng' kuma giaye. Ng'ama timo tijni en ng'ama jachuny ahinya kendo okonyo ngima jodak mang'eny.

Imanyo nyamburko manyalo kunyo yaoni bedo malach mondo obed gi pi manyalo konyo oganda modak e alworano e kinde mathoth, kendo mar ariyo, tijni itime kama bor gi dala mondo kik nyathi moro mapod tin dihinyre e pi no kendo manyalo kelo masira kaka tho. Tijni bende itime e kiwango ma ong'ith ahinya kendo mondo okony alwora obed e ler ahinya.

Mae en tich matek ahinya kendo japur dhi timo maber e yor yuto mare ka luwore ni oloso puothe e yo makare kendo en puodho ma ka opidhe cham machalo kaka oduma en cham madhitimo maber nikech puodho en e yo makare kendo oyom okonyo mondo omi ogeng' buya madipo ni ne nyalo wuok e i puodhoni ma wang' chamgo endo.

Tich mar kayo oduma inyalo time ka ikawo gimoro machalo kaka olando mabith inyalo pokogodo odumano ma bang' mano ikawe tikete e atonga ma itere kamano nyaka e dero ma ibrokane nyaka chieng' orom kinde ma ibirokete e tich kata en kinde ma ibiro tyere e chiro mondo oloke obed sendi ma japur nyalo tiyogo e yore mamoko.

Tijni en tich maber ahinya kendo ahere gi chunya nikech en tich ma kata chieng' bed makech machalo nade, cham kata kodhi ma japur opidho oknyal bedo gi ng'ikruok kata matin e yo ma dibedni nyalo hinyo yuto mare nikech tijni miyo japur tiyo kod pesa matin ahinya e yudo pesa maduong' manyalo konye bende e yawo tijene obed e yo moro malach ahinya.